Sikondena chito pesa eng' mpesa ko supos kotindai lainda ap Safaricom anan ko Airtel sikondana pesa ako sopos kotindai PIN chepo lainda )notok.